Eng aldaisiet, makat kokaialdoisie kenyishek karibu aeng simuch inai kole ne netesetai eng boisionotok. Eng kokeny somanet ko makat kokaiit, kokaiyai somanetab tuguuk chotok che imache ialde.

Ngotesak lipanetab kanetisiek akacheng'e boisiet notok anetisie, abaibaitu ma amu kagotesak rabinik.

Imwochini kole tugul cheoldoi ko kororonen ak iborchii,,sikonai kole ingiroo ak koroo inendet nekacham en choton tugul.

Amwachini kole. kit notok ko kararan eng kastomaek alak chegokwal ,anan koib inendet akibkogerchigei ngotko kararan. Ngotko makararan kowek akocheng age ne kararan, kokagonai inendet ngiro nemache.

Kigeere ngw'ek chekakikol spinach, akomiten lakwet neibisi sikobityoo komie

Alechini kolach komye akwo interview notok ko meiwei. Ago magat kotindoi certificate tugul chekagile kimache eng interview inotok.

Tai kometindoi rabinik eng' simet ako limit chebo fuliza neng'ung kochang' akotos kolipan, tos ko iboisie fuliza ilipane, asinginde rabinik simoit, kotil fuliza che kaiboisie, um akotestai kotesun fuliza chotok. So kararan fuliza kometindoi rabinik, toretin

Eng yuu kokere kiit nemilebiik amun okere tukun chechang chekakikol akoboto biasinik chekotoi konem mauek ak komiten ketikap indisinik chemiten taa yuun nekokoet ak bendek kidogo chemiten moja moja eng' biasinik katikati.

Nganyoru netononchino eng boisiet noae akachelewan eng kasit amwachini kole, kanganyone eng oret kamite jamit neo ne uyo kamite garishek chekaryepkei anyun. Manai komye ne nekatestai lakini kang'et komye lakini kangaite oret kamite jamit neo koni igere kachelewan kasit lakini moketchini kogeny.

Nenyone eng metinyu ngager chu ko matundek che kagitil komengechitu sigoam ago matundek kotoreti borto. So kararan betut kokayam matundek sikotoretin.

Aborchini chetishek chotok chekigigono eng tesetab somanet sikonai kole kwates, ago kwanai kiy neo kosir ne kiangen sikomuch koteswa boisiet koteswo koeit.

Agere fence nekagichob komye, mauyat nekigoet ago barak, ak wayat ne kaginde taban netinye kong'ik che mengechen ak mauek che kesub. Kararanen chemite tai eng yu.

Awendi ago ofisit nobo moko mokoriot nenyunet anyoru secretary neyinet kobukenwo betut ne tos anyoru ang'alachi amwochi kole kwaai kasini agoegeny, agamwachi tugun che kwaai che koraranen, ak che amache aai sikomuch kotestai boisiet.

Awendi akoi oleshukonen ndegeishek yoton yebo Airport akateben betut nepitu ndegeit konameke ak betusiekchuk cheamoche amanda akokonon oleu betunoto asapangange en sait nemondoi.

Kiyoe kityo kunitok yu kakigol eng greenhouse orit, ak paipinik cheindei beek sikonyor tugulu beek sikobityo komye, unit kityo eng kokwenyu.

Oborchini keswot nemakat keal olee kikoldoi, olekibistoi, kindoi papishek sikoik roisi kokeny olekikoldoi en green house, olekibotitoi ak ng'ung'unyek chemokotin sikonam ngweny komnyee.

Eng kokwet nyu, mbaret age tugul keboti. Che echen keboti eng tingok, che mengechen no ibotinigei eng kurgat iboisie kityo jembeit neng'ug iboti ko mutyo. Lakini eng tugul mbaresiek ko echen sasa keboti ak tingoshek.

Bo komonut momu kararan kegol ketik momu ibu robta ak kogeny, toreti konam ng'ung'unyek simaib robta ago ae compound kokararanit.

Ne tesetai en yu ogere banyek che kakimaa en sang. Che chang neu mi kiy ne kakiyeny.

Ochome boisioni tesetai en kireyu amun miten beek en karibu tos isil ak ibeibisishe. Kogeny mochome ngamun kasit neo, imuch iboisien genetor ak iboishen baibunik asitar haraka. Nee ogere en yu ko agoi itepte agoi ibisi amun monyor beek che chang.

Olenjini kometo mbaret agenge akoal keswekab suswek agokol en mbaret neo. Ye kagoegitu suswechoton koyomdos asiiboisien tinget ne ng'oe agochob silage siiboishen ialde anan igochi tuguk.

ngager boisioni ko kakigerchi si nyoru keturek che bi boisien eng imbar si kobityo tuguk guk

Ni kosotet neo nekokiboisien kechob mursik. Chamkokararan mursik ab sotet amun nyigisitu ago anyinyitu. Kigiboisien en keny, agot saa hii kotogoboisien biik alage.

Alenchini kocheng kityo jerican nemokoboisie kotil en nusu ak konyit ng'ung'unyek che tos kiboisie kegolis ak kogol ingwek che kamach ne ogere en yu kagikol spinach. Ni kotoreti yon metinye mbaret, tos igol ngweguk iboisien tugun che itindoi kou jerican nemokoboisie inyit ng'ung'unyek ak igolchi ge ingwek cheguk.

Miten betushek che kiwaldegei boisioni ye kigoit betushek che kiinde ng'wony oldoishetab boisioni en betunoto ngial keswek en beit nemiten barak ak imoche ialde en beit nemiten ng'wony. Ko ng'em isabuk che itindoi komach iwe hasara

Ne tesetai en yu ko biik che ibortoi tugun che tindoi en kabilaishek tugul. Nitogu en yu ko kabilet ne tindoi sotet ak kimyet nebo wimbi ak kikabut.

igenyi ko kakoyamya eng imbar ibuut metowek ,imaa eng tandarwa aitya ibirabir si komang, nda kakomang inemu aitya che kakonget eng orit sasa wimbuk irur anan iboisie kit neu netit korur konem ngungunyek ak tugun alak che ma wimbik

Tos iboisien tuguk chu che kobityo en mbareng'ung mo amun bitos angot ko megol, iboishen koik ngwek, ngimoche igol tuguk alak ibatite komong ak igol.

Alenjini kosomonji anan konetgei en chi negoker kobotishe. Agobat mbaret komye agosemberji ago bisyi beek komyee ngwek sikobityo komye ago chengi beek sikomuch koeegitu.

Ogere chepyosok che ibotishe en yu, miten kobole kit neu keringet. Agotoretige komiten ko somok si komiten ne telelndochin .

Alenjini kwo sipitalit agosub ole komwochi daktari akwam tugun che toreti borto sigomuch koboiss ago karanit borto.

Iwendi agoi olemiten M-Pesa ak igochi rabinik che itindei, kotebenin ID Number neng'ung'et ak nambek ab simet, igoite koyogun rabinik en M-Pesa.

Nginyoru chorwa en soget ii, iboiboenjini ak itoroch ak kityo ot ong'ololse en betut ne kiotuye kotko kokoik keny anan tomo koik keny.

Ogere ole yamat, ole kagikol tugun chemiten tuta ak kityo kinde suswek barak asikotekta en asista asi nginde beek konam suswek simoib asista tugul.

Tomo kebimonon ago angen kole motindoi, lakini ng'olongen seriat ngomewe sipitalit kegerun ii ko imuch kobarin anan kong'em borto neng'ung'et ak itendenitu.

Netesetai en yu ogere chi ne inemu ng'ung'unyek chemiten beek che sirtoi en mbarenyin. Ak kochob mutaroit komye sikoba beek komye.

Achame boisioni moamun ngoegitu inyoru keswek. Inyoru keswek ko kidogo lakini inging'ol kochang'aekitu bandek che inyoru ak ingialde inyoru rabinik che kayam.

Atepche eng oret taban angosirto chi, atebee oret newendi olotok akatebii ku chito neng'etat kabisa anan atebii eng taban nebo oret.

Ngomite customer ne kabuken ndegeit ago matindoi rabinik che yame kolipan, alenjini kosom loan sokolipane, momu loan kotos ilipan ko polepole akotoretin eng lipanet asiwe ole imache iwe.

Bo komonut boisioni eng biik che kole momu, angokakobitio akomong komye, akoirib isemberchi komang'u chechang akialdei sinyoru rabinik akinyoru chechang. Ago mi parak beinyi.

Netesetai eng yu agere dakitari nebo tuga neuni mite kogori anan kamnyanat teta sikekochi kerichek.

Inemu chepkondok eng Airtel ko ui momun, momitei doshe dukeshek chechang chebo Airtel. Ngiro chebo Mpesa ko chang, ago mamite network chebo Airtel kila mahali. Moname.

Nemagaat siyat chito M-Pesa neng'ung'et en simoit ii, komagat itindoi ID Number neng'ung'et ak nambek che keregistanen ID Number inoto asigeyotun M-Pesa neng'unget ak magat itindoi simet.

Ng'echeret nebo Mca nechome biik, momu iteleldojini biik chemachang chebo ward akinyoru rabinik chechang ago machang shughuli

Ngiutien nambarinik che kiyoten simeng'ung ii, ago koesho koyatak simet ii. Icheng'e katit noton ne kiinemunen laining'ng, miten nambek che sirat en yoton che kagisir PUK Number indei nambek choto agoyatak simet.

En kokwenyun komiten betut ne kekoitoi netinik chebu mbu. Ko magat kila familia kotindoi netishechoto. Ak keteme suswek, ago mogimoche beek che teleldos.

En ngalekab Tax, komagat kegeer ak magat ketaksen biik chechang. kogeny en ngalekab hospitalisiek en fominik chobo insurance, makat kechob sikoboishien biik.

Koroi komiten en kokwenyun ako motoreti en mbarenisiek, kibotito ana kesemberta komong' simang'em tuguk chebo maana chekakigol en mbaret.

Achame boisioni amun kakebirbirto akenem keswek choton aitya kekonor en chebirok sialde anan iboisien en kong'ung.

En kokwenyun, kigole aitya kinyityi ng'ung'unyek kochang'a aitya kibisyi beek agoi koekitun konem mauek.

Oletos ineite chito akopo boishoni ilenchi konyo olei mbareng'ung atya koro oleikoldoi anan imwochi oleikoldoi kole ipoti akikol ng'wek atya ipat koek mi ng'uny sikomuch konyor beek chechang akotepe beek ing akoi simakul asista.

Chu ko pipinik chekiboisien en mbaar sikonyor ngwek tugul beek anan kiit nekegol. Roisi amun momoche iboisien cherkenit irongyi beek ko mutyo, iyote kityo cheneretait kobirchi beek mbaret tugul.

Bo komonut boisioni momu, ngichob ingwechotok kotoretin inyoru kiy eng borto. Kogeny inyoru kiy neiame sinyoru nguvut iboisioe iyoitoi kasishek alak.

Eng gaa, tos iboisie geut ibony, sigomong msogorek inde taban atio iboisie bandek igonor, anan iboisie tingeshek anan ko tingok cho bore bandek konde taban musogorek ak bandek taban.

Boisioni ko kabatisiet anan kebal keringonik chekigole ndisinik anan ko ketik. Bo komonut boisioni momu tos igol tugun alak, che tos kotoretin iyalde inyoru rabinik anan iyam.

Bo komonut boisioni momu, much ibkocheng malasima koek suswek cheame, ibkocheng'ei angot ketik eng tumdo, kwam sogek, atos ieny koek panyek.

Iloli maat, inde saburiet, inde chego, ye kagogut chego inde beek ii akinde machanik. Kogagogut inde sukaruk, netoi isilchi birikok.